Hindĩ ĩrĩa ndona mbica ta ĩno thĩinĩe wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, meciria-inĩ makwa ngeciria kwĩna wanagĩki mũno mũno wa indo, na kwĩna wanangĩki wa indo cia mũingĩ na ningĩ mĩoyo ya andũ nĩ ĩrora na kwĩna mĩrũrũngano hihi ĩngĩkorwo ĩgĩthĩe na mbere kana kwĩna wĩitangĩki wa indo ũrathĩe na mbere thĩinĩe wa rũrĩrĩ-inĩ kana wa bũrũri-inĩ, na hihi ũgakorwo ũgĩcokia bũrũri-inĩ witũ nathutha, na ũgakorwo ũgĩteanga indo nyingĩ mũno cia mũingĩ, gũgakorwo kwĩna wagagu mũingĩ ona andũ makaremwo nĩ gwĩka ũrĩa magĩrĩirwo mathĩĩ magethe indo ciao cia oro mũthenya gũkagĩa na wagagu andũ magatinda magĩkũĩra arĩa angĩ, gũkaga mũndũ ũngĩka ũrĩa agĩrĩire nĩtondũ rĩngĩ atongoroa nĩmacangagĩra mũno kwanangĩka kwa andũ ũkona rĩngĩ haha nĩ arĩa mararũrũngana mareka maũndũ maya hihi rĩngĩ mahũthĩrĩtwo nĩ atongoroa kana hihi mahũthĩrĩtwo rĩngĩ no andũ marenda gũthũkia thayũ wa bũrũri, kwa ũguo ngona haha hena wanangĩki wa indo wĩitangĩki wa thakame, ona hihi kwaga gũtwarithia ũtongoria wa bũrũri ũrĩa kũagĩrĩire.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩ tondũ haha he na andũ mararĩma, na nĩ marateithĩrĩria waki wa bũrũri, kogwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rũgakorwo nĩ rũrateithĩrĩria gũtũarithia bũrũri na mbere. Ona nyingĩ macukuru-inĩ magakorwo ma makĩona kĩndũ mangĩrĩa, na magakorwo magĩtwara o mbere na bũrũri. Nyingĩ nĩũateithia thĩiniĩ wa kuoya magoti thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ, nyingĩ nĩ ũratethia gũthondeka mawira kũrĩ andũ arĩa matarĩ, na nĩ getha ũgateithia mbeũ njĩthĩ kana andũ arĩa matarĩ na mawĩra, makagĩa wĩra wa kũruta, na makagĩa hihi makagĩa ũndũ mangĩka nĩgetha hihigwĩkũria, mĩtũrĩre-inĩ yao, makagĩa ũndũ mangĩruta ona rũciari rwao rũrĩa rũgũka rũkaga kwaga kĩndũ mangĩrĩa. Nĩ rũrateithiĩa mũno ũkũria-inĩ wa bũrũri, na rũgateithia ũkũria wa bũrũri ona mabũrũri marĩa me nanja. Kogwo ĩũrateithĩrĩria mbeũ njĩthĩ ona arĩa matarĩ na mawĩra, na makagĩa ũhoro wa gwĩkũria mĩtũrĩre-inĩ yao na makaga kũrora thirikari ĩmateithĩrĩrie o kira kĩndũ menda, koguo nĩ ĩrateithĩrĩria nginya harĩa nĩ tũrona cukuru nĩ ĩra, teithĩrĩria .

Haha nĩ ndĩrona mũndũ akĩrũta kana akĩiga mbia ciake kũhũthĩra macini ĩno. Nĩ ĩteithĩtie kũ, nĩ ĩrateithia kwaga kũhũthĩra mahinda maingĩ rĩrĩa ũrabanga thĩiniĩ wa bengi, na nĩ ĩrateithĩrĩria mũno ndũngĩnengerwo mbeca itarĩ njega. Na nĩ ĩrateithĩrĩria mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ndũngĩhota no, nĩ ĩrateithĩria rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rũgakũhũthĩrĩria mahinda makũ manini rĩrĩa ũrathiĩ gũbanga raini yakũ ya bengi, ndũngĩbanga mathaa maingĩ. Kuoguo nĩ ũragĩa na mahinda maku ma gũthiĩ gwĩka ũndũ ũngĩ. Na nĩ ĩrateithĩrĩria ũkũria wa bũrũri, tondũ nĩ ĩrathiĩ ĩhete nginya andũ arĩa angĩ maũndũ marĩa matowĩ, makahota kũmenya nĩ atĩa magĩrĩirwo gwĩka. Ona ningĩ nĩ ĩrateithĩrĩria kwaga ũici, wa, hĩndĩ ĩrĩa waingĩra haha hatirĩ mũndũ ũngĩkũiya mbia, nĩ tondũ nĩ marakũhe kĩrĩa kĩagĩrĩire, matirakũnengera mbeca itarĩ, cĩtakinyanĩire. Na koguo ona mũndũ mũkũrũ kana mũndũ ũtowĩ gũthoma nĩ arahota kũhũthĩra, nĩ tondũ nĩ ĩrateithĩrĩrio nĩ arĩa me haũ arĩa mandĩkĩtwo rĩngĩ, nĩ ĩraheyana mawĩra, nĩ ĩteithĩtie kũhe andũ mawĩra haũ, acio marũgamagĩrĩra haũ, nĩ ĩramaiteithĩrĩria na ĩkamoneneria ũrĩa magĩrĩirwo...

Haha nĩ matinga marageria kũharĩrĩria nĩũndũ wa, maharĩria wa mahanda, na ũndũ ũyũ nĩũrateithĩrĩria mũno nĩũndũ wa kũhũthia mĩrĩmĩre, na ũgateithĩrĩria kũhũthia mahinda ma kũrĩma, kwogũo nĩũratũma andũ matikanoge na makagĩa na ihinda ihũthũ rĩa kũharĩria mĩgũnda yao. Haha nĩharageria gũtũonia atĩ, akurima aya nimonete rĩera nĩrĩgũkinyĩrĩra rĩa kũhanda nĩkĩo rĩu marageria kũharĩrĩria mĩgũnda yao nĩgetha magĩe na ihinda rĩa kũhanda . Nĩĩrahe andũ mĩeke ya mawĩra na nĩ ĩrahee ũkũria wa bũrũri nĩtondũ mĩgũnda na ũhoro wa ũrĩmi nĩguo ũnyitĩrĩire bũrũri na njĩra nene. Nĩũheaga bũrũri magetha , wahee bũrũri magetha nĩutũmaga andũ matikagĩe na thĩna wa kwaga gĩakũrĩa na kwa ũgũo nĩũteithagĩrĩria bũrũri-inĩ witũ andũ makagĩa na bũthi. Hihi hĩndĩ ĩria mbura yaura nĩgũkoragwo na irio nyingĩ na ũgateithĩrĩria bũrũri ũkagĩa na ũhoro wa kuoya igoti, nĩtondũ wagĩa na ũhoro wa kuoya magetha maingĩ kwa ũguo noguo, mũrĩmi arateithĩka na akagĩa na ciringi mũhuko na.

Mbica ĩno ĩronania eroreri a nyamũ cia gĩthaka makĩrorera ũrĩa nyamũ cia gĩthaka cikoragwo cĩrĩ nyamũ cikoragwo cikĩrehe ũtonga thĩinĩe wa bũrũri witũ. Nĩ harĩ na nyamũ ĩhau marerorera na magĩcerio thĩiniĩ wa rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ cia gĩthaka na thĩinĩe wa wĩroreri ũyũ nĩ ũtũmaga kũgĩe na andũ aingĩ thĩinĩe wa bũrũri witũ marauma mabũrũri-inĩ ma na njaa kwa ũguo nĩmahotaga kũrehe mbia cia kuma na njaa na magakũrĩa rũhonge rwitũ rwa nyamũ cia gĩthaka ona ningĩ oroho rũkageria gũkũria mawĩra thĩinĩe wa bũrũri witũ na rũkarehe ũcenjania mũnene mũno thĩinĩe wa bũrũri witũ thĩinĩe wa mbeca kwa ũguo nĩrũtũmaga kũgie na ũkũria mũnene na ũtonga thĩinĩe wa bũrũri ona ningĩ ũkahe andũ mawĩra na gũkagĩa nĩ gũtũmaga kũgĩe na ũtonga mũnene tũrona kuma mabũrũri-inĩ ma andũ a na njaa arĩa mokaga kwĩrorera ũgemu na ũthaka wa bũrũri witũ nĩũndũ wa nyamũ ici cia gĩthaka kwa ũguo nĩmarehaga mbeca icio ciao kuma nakũũ na cigatũma kũgĩe na ũkũria.